Haha ndĩrona tarĩ aciari mabangĩire ciana ciao, gũkũngũĩra mũthanya wao wa gũciarwo, nĩ ndĩrona kairĩtu gaka kamwe nĩko karĩ na, karakũngũĩra mũthenya wako wa gũciarwo. Na nĩ ta mũthenya ũyũ wa gũciarwo ũrakũngũĩrwo kũndũ thibitarĩ-inĩ. Ũguo no gũgĩkorwo atĩ, mwana ũyũ rĩngĩ ararĩ thibitarĩ, ũguo mũthenya wake wa gũciarwo wakinya gagagĩkũngũĩrwo gakĩrĩ o kũu.